Njĩra nĩ nyingĩ ihũthĩkaga harĩ kũiga indo cia ũrĩmi. Na haha mũrĩmi akoragwo agĩtua itua rĩao rĩa kũiga indo ciake kũringana nĩkĩ arakorwo akĩiga. Kwa mũhano, arĩmi a mbembe, a mboco, o ũndũ ũmwe na njahĩ kana ndengũ, makoragwo makĩiga indo ciao thĩiniĩ wa makũmbĩ marĩa marĩ ma tene, kũndũ kũraingĩra rĩera rĩega. Kana magakorwo makĩiga indo ciao, thĩiniĩ wa ngũnia cia kĩrĩu, irĩa itakoragwo ikĩingĩria rĩera ona kana ona kana ũrugarĩ, na nĩ itigagĩrĩra atĩ indo ici, nĩ ciakorwo igĩikara ciĩ njega gwa kahinda karaihu. Angĩkorwo nĩ arĩmi a waru, mĩanga, o ũndũ ũmwe na ngwacĩ, aya nao nĩ makoragwo magĩaka nyũmba, irĩa cikoragwo na gatuma, o ũndũ ũmwe igakorwo itiraingĩria ũrugarĩ mũingĩ kana heho nyingĩ, na cina rĩera rĩiganu, na ici ciakwagwo ũgũo nĩguo gũtigĩrĩra indo ici itirakorwo igĩbutha, ona kana kwambia kũgĩa thuna. Angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa iriia, nake nĩ akoragwo athondekete kana nĩ akoragwo akĩgũra ithandũkũ rĩa heho kana fridge, harĩa akoragwo akĩiga iriia rĩake. Na angĩkorwo nĩ arĩmi a nyama, ona kana thamaki, onao no makoragwo makĩhũthĩra mathandũkũ maya ma heho nĩguo gũtigĩrĩra indo ciao itinakorwo igĩthũka naihenya.

Arĩmi gũkũ bũrũri-inĩ nĩ makoragwo magĩthiĩ hathara nene mũno, kumana na gũthũka kwa indo thutha wa magetha. Na niĩ ta mũrĩmi wa mbembe nĩ ndigĩrĩire atĩ nĩ ndakorwo ngĩnyihanyihia hathara ĩno, na mbere na njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ nĩguo gũkorwo ngĩiga mbembe ciakwa wega rĩrĩa ndacigetha na itigathũke narua, nĩ ndathiĩ kwa makũmbĩ ma thirikari kana NCPB, kũrĩa ngoragwo ngĩgũra ngũnia irĩa ikoragwo ikĩendio nĩ rũhonge rũo, irĩa itakoragwo ikĩingĩria rĩera o ũndũ ũmwe ona tũtambi. Na nĩho ngoragwo ngĩkĩra mbembe ciakwa, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciaikara gwa kahinda karaihu itagũthecwo nĩ mbũca, ona kana gũkorwo ikĩguma nĩ ũndũ wa heho. Guoka nĩ indo cia mũgũnda ta ta waru, ici nacio ngoragwo ngĩciiga thĩiniĩ wa thitoo ya mbaũ, ĩrĩa ngoragwo ngĩcitukania na mũhu nĩguo gũtigĩrĩra gũtinagĩa wĩigo thĩiniĩ wa thitoo ĩyo. Nĩguo gũtigĩrĩra itinakorwo ikĩguma ona kana kwambia kũruta thuna, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ciaikara gwa kahinda karaihu na ndakorwo ngĩona bainda ĩrĩa yagĩrĩire kuuma harĩ ũrĩmi wakwa.

Ndũma ĩkoragwo ĩkĩgethwo mĩeri ĩnana nginya ikũmi kuuma rĩrĩa yakorwo ĩkĩhandwo. Na nĩ ĩkuonagia atĩ nĩ ngũrũ, na ũrĩa mahuti ma ndũma makoragwo makĩgarũrũka rangi na gũtunĩha, o ũndũ ũmwe na kũũma mĩthia-inĩ. Rĩrĩa wakorwo ũgĩtua itua rĩa gũkorwo ũkĩgetha ndũma, ũkoragwo ũgĩthiĩ mũgũnda gwaku, na banga ũrĩa ũnoretwo ũkohĩga, ũgakorwo ũkĩrenga mahuti ma igũrũ ma ndũma ĩyo, ũgacoka ũgaturumithia rũhiũ rwaku gĩtina-inĩ kĩa mũmera ũcio wa ndũma, ũkaharũrũkia kahora nginya harĩa ũrĩigua nĩ nĩ warĩkia harĩa ndũma ĩkinyĩte. Wĩkaga ũũ, nĩguo gũkorwo ũkĩrenga thuna, o ũndũ ũmwe na mĩri ĩrĩa ĩna ndũma ĩyo nĩguo gũtigĩrĩra ndũnakorwo ũkĩmunya nginya thuna. Ũgacoka, ũkamĩgucia na igũrũ, ũgakorwo ũgĩkĩmĩruta tĩri-inĩ. Kumagia hau, nĩ ũkoragwo ũkĩrenga harĩa ndũma ĩkinyĩte. Na warĩkia kũgetha magetha maku, nĩ ũkoragwo ũgĩthambia, kana ũgakorwo ũgĩkumutha na rũhiũ kũruta ndaka o ũndũ ũmwe na mĩri ya igũrũ. Ũkamĩkĩra thĩiniĩ wa ngũnia, na ũgacoka ũkamĩtwara thĩiniĩ wa thitoo. Angĩkorwo nĩ ũramĩiga gwa kahinda karaihu, nĩ ũbatiĩ gũtigĩrĩra kũrĩa wamĩiga kwĩna rĩera rĩiganu, na gũtirĩ na wĩigũ nĩguo gũtigĩrĩra ndũma ĩyo ndĩnakorwo ĩgĩbutha.

Nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera, thikũ ici riũa nĩ rĩkoragwo rĩkĩara gwa kahinda karaihu na mbura ĩkaga kuura gwa kahinda karaya. Nayo rĩrĩa yakorwo ĩkiura ĩkaura ya mwanangĩko, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehe kiguũ o ũndũ ũmwe na gũkuua indo. Arĩmi nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wao, thengia ya mathĩna maya, aingĩ nĩ makoretwo magĩkorwo makĩgũra macini cia gũitĩrĩria mĩmera yao maaĩ nĩguo gũtigĩrĩra ona hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa inene nĩmathiĩ na mbere na ũrĩmi wao, nĩguo makorwo makĩona mbeca kuumania na ũrĩmi. Nao nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mbura yaura, maaĩ macio tu matinatherera na makorwo, magĩkuua indo ciao, arĩmi aingĩ nĩ makoretwo menjete ndemu thĩiniĩ wa mĩgũnda, yao ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩiga maaĩ maya ma kĩguũ, na gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa mbura yathĩra na riũa rĩacokereria nĩ makorwo makĩhuthĩra maaĩ maya harĩ gũitĩrĩria mera yao. Ũndũ ũrĩa ũtũmaga makorwo magĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wao ona hatarĩ hadhara.

Rũhuho nĩ rũhutagia ũkũria wa irio na njĩra nene, na kũringanaga nĩ hinya ũrĩkũ rũhuho rũrũ rwĩna guo, o ũndũ ũmwe na kahinda karĩa rũhuho rũrũ rũrakorwo rũkĩhurutana. Kwa mũhano, rĩrĩa kwĩna riũa inene, na gũtiĩrĩga gũkorwo gũkiura mbura, rũhuho nĩ rũkoragwo rũgĩteithia mĩmera, kumana na kũreha rĩera ihehu, na gũkorwo rĩkĩhũrana na rugarĩ ũrĩa mũnene ũkoragwo ũkiumana na riũa. Oho, thĩiniĩ wa mĩmera ta mbembe, o ũndũ ũmwe na mwere, mbembe rũhuho nĩ rũkoragwo rũgĩteithĩrĩria harĩ gũciarithania mbembe kana mĩmera kana mĩmera ĩno, kĩrĩa gĩtagwo na kĩmonimoni pollination. Kuona kũngĩaga rũhuho, rĩrĩa mbembe ici ciĩna mĩthuka, itingĩkorwo igĩciarana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Oho rũhuho nĩ rũkoragwo rũkĩreha hathara, mũno makĩria rĩrĩa rwakorwo rwĩ rũnene, kuona nĩ rũkoragwo rũgĩthũkangia indo ta mbembe gũciunanga na gũcikomia thĩ, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩnyihanyihia magetha harĩ mũrĩmi.

Kwĩna njĩra itiganĩte arĩmi marakorwo makĩhũthĩra ,nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo magĩĩtiria mogarũrũku ma rĩera. Wa mbere, arĩmi nĩ matigĩte gũkorwo makĩrĩma indo ciao kwĩhoka mbura, kuona ndukũ ici mbura nĩ ĩkoragwo ĩkĩaga gwa kahinda karaya, na rĩrĩa mbura ĩyo yaura, ĩgakorwo ĩkiura mbura ya mũnĩko, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehe kĩguũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩthũkangia indo. Arĩmi, nĩ makoretwo makĩgũra macini cia kũhũra maĩ nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ ona rĩrĩa kwĩna riũa nĩ marakorwo magĩthiĩ na mbere na ũrĩmi wao hatarĩ mĩhĩngĩca, na njĩra ya kũhe mĩmera yao maĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩona magetha na makorwo makĩona baida kumana na ũrĩmi wao. Oho, arĩmi nĩ mambĩrĩirie kũrĩma thĩiniĩ wa nyũmba kĩrĩa kĩũkaine na kĩmonimoni ta greenhouse, kũrĩa makoragwo magĩtigĩrĩra atĩ irio nĩ irakũra na rĩera rĩrĩa rĩrakorwo rĩ rĩthime, gũtirakorwo na mbura nene kana riũa inene. Ndeto ĩrĩa ĩcũngĩrĩirie arĩmi gũkorwo makĩona baida, ona thengia wa rĩera gũkorwo rĩ rĩũru. Oho, arĩmi nĩ makoretwo magĩetha mbegũ cia irio irĩa ikoragwo igĩkũra naihenya nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwĩna mbura nini, no makorwo makĩona magetha, na njĩra ya kũhanda mbembe kana irio irĩa ikũraga gwa kahinda gakuhĩ.

Ũcenjia wa rĩera nĩ ũkoragwo ũkĩrehe mathĩna matiganĩte kũrĩ arĩmi thĩiniĩ wa ũkũria wa irio ona kana ũrĩmi wa mahiũ. Kwa mũhano, rĩrĩa gwakorwo na rĩera ihiũ mũno kana riũa rĩara gwa kahinda karaihu, arĩmi nĩ makoragwo makĩgĩa na magetha manini ona kana indo irĩa marakorwo makĩrĩma thĩiniĩ wa mũgũnda ikaga gũkũra na njĩra ĩrĩa yagĩriire. Na okorwo ma kũrĩmaga indo icio nĩ guo kũhe mahu, mahiũ magakorwo na irio itakinyanĩirie ikĩro ona itangĩmaigana gwa kahinda karĩa mũrĩmi angĩkorwo akĩenda. Oho, rĩrĩa kwĩ na riũa inene, nyeki nĩ yagaga gũkũra, ona kana mbembe irĩa ikoragwo igĩkũrio nĩguo kũhe mahiũ, na gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe nĩ ciakorwo ikĩaga gĩa kũria. Rĩrĩa kwĩ na heho nene, ng'ombe nĩ ikoragwo ikĩnyihanyihia ũruti wa iria, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwara arĩmi hathara, kuona nĩ mabataraga gũcihe irio nyingĩ mũno nĩguo gũtigĩrĩra ũrugarĩ wa ng'ombe nĩ wambata igũrũ, nĩguo ng'ombe ĩno ĩthiĩ na mbere na kũruta iria rĩrĩa rĩagĩrĩire. Kũrĩ arĩmi a ngũrũwe, twana twa ngũrũwe tũngĩkorwo tũkĩrekererio kwĩ heho kana rũhuho, nĩ tũkoragwo tũgĩte mĩoyo yao, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwara mũrĩmi hathara.

Mogarũrũku ma rĩera nĩ makorirwo magĩcenjia mũtabanĩrie wa ũrĩmi, kuona arĩmi nĩ makinyire handũ makĩremwo gũkorwo magĩkaga mathabu mao ũrĩa magũkorwo makĩona mbeca kumana na indo ciao. Nĩ ũndũ wa rĩera gũkorwo rĩtiratwarana na mahinda ta ũrĩa hau gatene gwakoragwo. Nĩguo kũhũrana na thĩna ũyũ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa, nĩ ndakorirwo ngĩenja ndobori, nĩguo gũtigĩrĩra ndĩna maĩ mwaka mũgima. Rĩrĩa kũraura kana rĩrĩa kwĩna riũa. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩteithia thĩiniĩ wa ũrĩmi wakwa, kuona nĩ hotaga gũkorwo eeh ngĩrĩma mĩmera ĩtiganĩte mwaka mũgima, rĩrĩa kwĩ na mbura kana rĩrĩa kwĩ na riũa. Kwa mũhano, rĩrĩa ataaramu a rĩera matwĩra mbura nĩ ĩgũkorwo ĩkiura na nĩ ĩgũkorwo ĩĩ nguhĩ, nĩ ndigagĩrĩra nĩ nĩ ndahanda irio ciakwa, mbere ya mbura ĩyo yurĩte, na ndakorwo ngĩcihe maĩ kumana na ndobori yakwa, ũndũ ũrĩa ngoragwo ngĩka, nĩguo ndigĩrĩre atĩ harĩa mbura ĩgakorwo ĩkiurĩra, nĩ ngakorwo ngĩtiga gũcihe maĩ na kũnyihanyihia mahũthĩro marĩa ngoragwo ngĩhũthĩra na thitima, kana na kũgũra maguta ma ndithũrũ, na gũtigĩrĩra mbembe hau hangĩ nĩ ciakũrio nĩ maĩ. Gũkorwo na maĩ thĩiniĩ wa mũgũnda wakwa nĩ gũteithĩtie harĩ kũrĩma mĩmera ĩrĩa itangĩkorwo ngĩhota kũrĩma, angĩkorwo tu ndĩrehoka tu rĩrĩa mbura ĩraura.

Mathĩna nĩ maingĩ marĩa makoretwo makĩoneka gũkũ bũrũri-inĩ, harĩ mũrĩmi o ũndũ ũmwe na harĩ bũrũri, na marĩa makoretwo makĩoneka gwa kahinda hĩndĩ ciothe mbura ya ya mũiyũro yakorwo ĩkiura. Wa mbere rĩrĩa mbura ĩno yakorwo ĩkiura, nĩ gũkoragwo gũkĩgĩa na kĩguũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩkuua indo, o ũndũ ũmwe na na irio cia mĩgũnda. Ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩcũngĩrĩria arĩmi gũkorwo magĩthiĩ hathara, na na njĩra ya kũnyihanyihĩrio indo irĩa ciakorwo ikiuma thĩiniĩ wa mũgũnda ũcio. Ona rĩngĩ gũgakorwo gũtirĩ kĩndũ gĩakorwo gĩkiuma nĩ ũndũ wa indo ciothe gũkorwo ikuĩtwo nĩ maĩ. Ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria kwaga gũkorwo na irio thĩiniĩ wa bũrũri, ona thĩiniĩ wa icigo irĩa itũrigicĩirie. Oho, rĩrĩa maĩ maya makorwo me maingĩ, nĩ mathũkagia irio cia mũgũnda ona ciaga gũkuuo, nĩ gũkorwo nĩ makoragwo magĩikara kũndũ kwĩna irio itakoragwo igĩbatara maĩ maingĩ na gũthũkia irio icio. Nĩguo kwĩyeherania na mathĩna maya, nĩ mũrĩmi nĩ abatiĩ gũkorwo akĩenja marĩma thĩiniĩ wa mũgũnda wake kana ndemu thĩiniĩ wa mũgũnda wake, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ, maĩ maya rĩrĩa mbura yaura, nĩ makorwo makĩnyitwo. Na matinakorwo magĩkuua tĩri wake, kana makorwo magĩkuua irio ciake. Na maĩ mau no akorwo akĩmahũthĩra thĩini wa kahinda kangĩ. O ũndũ ũmwe mũrĩmi ũrĩa wĩikaraga kũrĩa gũkoragwo na tĩri ũkĩenyũka rĩrĩa kwĩna mbura nene, nĩ abatiĩ gũkorwo agĩthama kũndũ kũu, nĩguo gũtigĩrĩra muoya wake ndũrĩ hatĩka-inĩ, rĩrĩa mbura ĩno yaura rĩngĩ.

Njĩra nĩ nyingĩ mũrĩmi angĩkorwo akĩhũthĩra nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ nĩ akorwo akĩhũthĩra maĩ manini o ũndũ ũmwe na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩiniĩ wa mũgũnda wake, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mĩmera yake nĩ yakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Njĩra ya mbere ya kũmenyerera maĩ, nĩ gũtigĩrĩra atĩ, okorwo nĩ ũrenda gũkorwo ũkĩhũthĩra mĩtambo ya gũitĩrĩria mĩmera yaku maĩ, nĩ wakorwo ũkĩhũthĩra mũtambo ũrĩa, mũberethi wa guo ũkoragwo wĩ na karima karĩa karaitĩrĩrĩria mũmera maĩ o gĩtina-inĩ kĩa guo. Nĩguo gũtigĩrĩra maĩ maya matinakorwo makĩũra. Mũtambo ũyũ ũrĩa ũĩkaine ta drip irrigation na kĩmonimoni, nĩ ũteithagĩrĩria mũno, kuona maĩ makoragwo magĩthiĩ tu harĩa marabatara na matokoragwo makĩũra kũndũ gũtabatiĩ. Wa kerĩ, mũrĩmi abatiĩ gwĩka, nĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo agĩita mahuti thĩiniĩ kana gĩtina-inĩ kĩa mũmera ũrĩa ararĩma. Nĩguo gũtigĩrĩra maĩ matinakorwo makĩũra. Angĩaga mahuti, no akorwo agĩetha maratathi ma ma naironi, marĩa makoragwo makĩarwo kũrĩa mũmera ũrĩ, na gũtigĩrĩra gũtirĩ maĩ marora thĩiniĩ wa tĩri, ona gũtigĩrĩra atĩ gũtinamera ria rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩnyua maĩ, na gũtigĩrĩra mũmera ũcio nĩ wakorwo ũkĩona maĩ marĩa ũrabatara. Oho, mũrĩmi no atigĩrĩre atĩ nĩ ahandanĩria indo ta mbembe na mboco, nĩguo gũtigĩrĩra mboco nĩ ciakorwo ikĩgitĩra tĩri kumana na riũa na njĩra ĩyo kũgitĩra maĩ marĩa me tĩri-inĩ.

Rĩrĩa mũrĩmi arenda kũingĩra thĩiniĩ wa biashara ya ũrĩmi, nĩ abatiĩ gũkorwo akĩmenya gĩcigo kĩrĩa arakorwo agĩtabania ũrĩmi ũyũ, rĩera rĩa kuo nĩ guo akorwo akĩmenya wa mbere, nĩ mĩmera ĩrĩkũ ĩngĩhota gũkorwo ĩgũkũra kũu na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na ĩmũhe bainda ĩrĩa arakorwo akĩenda. O ũndu ũmwe nĩ mũcenjerie ũrĩkũ wa rĩera ũkoragwo kũndũ kũu, nĩ guo gũkorwo akĩmenya ũrĩa agũkarwo agĩĩbanga na agĩbanga ũrĩmi wake. Kwa mũhano, angĩkorwo mũrĩmi aratabania ũrĩmi wake kũrĩa gũtakoragwo na mbura nene, nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra okorwo ararĩma mbembe, nĩ akorwo akĩgũra mbegũ cia mbembe iria ikoragwo igĩkũra gwa kahinda gakuhĩ, nĩ guo gũtigĩrĩra gwa kahinda karĩa mbura ĩyo ĩgũkorwo ĩgĩthira, mbembe ciake nĩ ciakorwo ikĩgimara na ũguo ndanakorwo agĩthiĩ hathara na mbembe ciake itinakorwo ikĩũmĩra mũgunda. Oho, mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩa okorwo nĩ indo cia mĩri, ta mĩanga, arakorwo agĩkũria kũndũ kũrĩa kũũmũ ta Ikamba-inĩ kana kũndũ ta Kajiado, nĩ amenya atĩ mĩanga o ũndũ ũmwe na matunda ta ma meroni nĩ makorwo, nĩmo arakorwo agĩkũria kũndũ kũu nĩ guo gũtigĩrĩra ndanathiĩ hathara na njĩra ya kũhanda kĩndũ gĩbataraga mbura nene. Oho, rĩrĩa mũrĩmi ahota gũkorwo agĩĩbanga ũũ nĩ gũtigĩrĩra nĩ ona bainda o ũndũ ũmwe nĩ gũakorwo na wĩingĩ wa irio thĩiniĩ wa bũrũri na Akenya matinakorwo makĩhũta

Thĩna ũrĩa mũnene mũno ũgũmĩire mĩgũnda ya ũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ gũkorwo ĩkĩrengangwo o ũndũ ũmwe na kũgayanio tũcunjĩ tũnini. Mũno makĩria thĩiniĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ wa bũrũri wa Kenya, kũrĩa gũkoretwo mĩgũnda ĩkĩendio na ĩgĩtinangio tũcunjĩ tũnini, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhotomia ũrĩmi thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Oho, arĩmi a gĩtarũ gĩkĩ arĩa marakoragwo magĩka ũrĩmi mũnene wa wa kahũa o ũndũ ũmwe na macani, nĩ makoretwo makĩmunya kahũa o ũndũ ũmwe na macani, na gũkorwo magĩaka manyũmba thĩiniĩ wa mĩgũnda yao. Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũkunderia mĩgũnda ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩkũrio irio. Ũndũ ũrĩa ũgũĩkĩra bũrũri hatĩka-inĩ wa wagi wa irio mĩaka yũkĩte, o ũndũ ũmwe na njiarwa ciũkĩte gũkaga gwa kũrĩma. O ũndũ ũmwe, o ũndũ ũmwe Akenya nĩ mathiĩte na mbere na kũhanda mĩtĩ, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩnyua maĩ maingĩ mũno makĩria ta mĩnyua maĩ, ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere na gũthũkia mĩgũnda ĩrĩa ĩngĩkorwo na na hinya wa kũrĩmwo, na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ nĩ yoma, na ĩrĩa ĩngĩ yakorwo ĩgĩkĩingĩrwo na mĩri ĩno ya mĩtĩ ĩno, ũndũ ũrĩa ũrathũkia tĩri, na gũtigĩrĩra rũciũ Akenya maya gũgakorwo makĩaga gwa kũrĩma nĩ ũndũ wa tĩri o ũndũ ũmwe na mĩgũnda kũnyiha.

He honge nyingĩ thĩinĩ wa thirikari, iria ikoragwo igĩtaithĩrĩria mũrĩmi harĩ wendia wa indo cia ũrĩmi wake, no rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũkĩruta wĩra ũrĩa mũnene nĩ rũhonge rũrĩa rũĩkaine ta Agricultural Food Authority kana AFA, rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũhetwo ũigĩrĩrĩki nĩ thirikari rwa gũtigĩrĩra nĩrwaramata, oũndũ ũmwe nĩrwanyitĩrĩra ũkũria, oũndũ ũmwe na ũthondeki na wendia wa indo itiganĩte iria arĩmi makoragwo makĩrĩma gũkũ bũrũri-inĩ. AFA nĩ ĩkoragwo ĩkĩramata ũrĩa ũrĩmi oũndũ ũmwe na ũthondeki wa kahũa gũkũ bũrũri-inĩ na macani ũkoragwo ũgĩthiĩ nambere, na oho nĩũkoragwo ũgĩtaithĩrĩria harĩ gwethera arĩmi thoko nja wa mabũrũri. Oho rũhonge rũrũ rwa AFA nĩrũkoragwo rũkĩramata ũkũria wa indo iria, wa mbembe, mboco, ndengũ, oũndũ ũmwe na njũgũ na njahĩ, na gũtigĩrĩra, wambere, nĩciakũrio na kĩrathi kĩrĩa kĩagĩrĩire, na oho ĩgatigĩrĩra atĩ arĩmi nĩmakorwo makĩona thoko itiganĩte, gũkũkũ bũrũri-inĩ oũndũ ũmwe na nja wa bũrũri na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩyakorwo ĩkĩĩrĩra mũrĩmi nĩ thoko ĩrĩkũ indo irendio na thogora ũrĩa wagĩrĩire na nĩcia gĩkĩro kĩrĩkũ. Oho nĩmakoragwo magĩtara arĩmi thĩinĩ wa indo iria ibatiĩ gũtwarwo nja wa bũrũri ta indo iria ikoragwo igĩthũka naihenya ta mahũa, nĩ gĩkĩro kĩrĩkũ kĩrabatarĩkana.

Ona akorwo rĩarĩ itua rĩa bata rĩa thirikari ya Kenya Kwanza gũkorwo ĩkĩhe arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ bataraitha nĩguo gũtigĩrĩra maciaro ma irio nĩ makorwo makĩambatĩra na kũharũrũkia thogora wa mũtũrĩre, bataraitha ĩrĩa yakorirwo ĩkĩheanwo nĩ thirikari mwaka mũhĩtũku wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ na inya, nĩ yakorirwo ĩgĩkĩra arĩmi hatĩka-inĩ, na ĩgĩkorwo ĩgĩcũngĩrĩria magetha gũkorwo makĩnyiha gũkũ bũrũri-inĩ. Wa mbere bataraitha ĩrĩa yakorirwo ĩkĩoneka thĩiniĩ wa makũmbĩ ma ma thirikari ndĩakinyanĩirie ikĩro, ũndũ ũrĩa watũmire mbembe nyingĩ cikorwo ikĩaga gũkũra na na irĩa ingĩ ciakũrire icereirwo. Oho, nĩ ũndũ wa gũkorwo kwĩna ũnyihu wa wa bataraitha ĩno, kũrĩa arĩmi makoragwo magĩthiĩ na makaga, namba ya ngũnia cia bataraitha irĩa mũrĩmi akoragwo agĩbatara, arĩmi aingĩ matiahotire gũkorwo makĩhanda gwa kahinda, ũndũ ũrĩa wahutirie magetha ma bũrũri, kuona arĩmi aingĩ, nĩ makorirwo makĩgũithia namba ya ngũnia irĩa makoragwo mũndũ akĩgetha o mũgũnda. Ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie, kana wacũngĩrĩirie bũrũri, ũkorwo ũkĩgĩa na ũnyihu wa makĩria ma ngũnia mirioni igĩrĩ, ũkĩringithania na mwaka wa ngiri igĩrĩ na mĩrongo ĩĩrĩ wa ithatũ, harĩa arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ, makoretwo makĩruta ngũnia mirioni mĩrongo ĩna na inya. No mwaka mũhĩtũku, arĩmi marakorirwo makĩgetha tu ngũnia mirioni mĩrongo ĩna na igĩrĩ,

Ũrathi wa rĩera nĩ ũkoragwo wĩ kĩndũ gĩa bata mũno thĩiniĩ wa ũrĩmi, kuona nĩ ũhotaga gũtũma mũrĩmi akorwo akĩĩbanga gwa kahinda karĩa kagĩrĩire, nĩguo gũtigĩrĩra ũrĩmi wake nĩ ũratwarana na rĩera. Angĩkorwo nĩ ũrĩmi wa mĩmera ona kana nĩ ũrĩmi wa mahiũ. Kwa mũhano rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩĩrwo rĩera ũrĩa rĩgũkorwo rĩhana, kwa mũhano atĩ nĩ gũgũkorwo na mbura nene, na ĩkoragwo akĩmenya kũrĩa agũkorwo akĩhanda mĩmera ĩtiganĩte, kũringana na ũbatari wa mĩmera ĩyo wa maĩ kana mbura. Kwa mũhano korwo mbura nĩ ĩgũkorwo ĩĩ nene nĩ amenyaga kũrĩa kwarahaga akũhanda indo irĩa itathũkagio nĩ maĩ, na kuo kũrĩa gũtarahaga mũno, akorwo akĩhanda mĩmera ĩrĩa ĩtakoragwo ĩgĩbatara irio ina maĩ maingĩ. O ũndũ ũmwe okorwo nĩ mũrĩmi wa mahiũ, angĩkorwo arathi a rĩera kana mĩtambo ya ũrathi wa rĩera nĩ ĩrauga nĩ gũgũkorwo na heho, nĩ akoragwo akĩmenya okorwo ararĩma ng'ombe cia iriia, nĩ igũkorwo ikĩnyihanyihia mũrutĩre wa iriia, na nĩguo kũhũrana na ndeto ĩyo nĩ akoragwo akĩmenya atĩ ng'ombe ici nĩ ibatiĩ gũkorwo ikĩongererwo irio irĩa irarĩa, nĩguo gũteithĩríĩia ikorwo na ũrugarĩ ũrĩa wagĩrĩire thĩiniĩ wa mwĩrĩ wa cio. Angĩkorwo nĩ mũrĩmi ta wa ngũrũwe, nĩ akoragwo akĩmenya, atĩ okorwo ena twana no nginya atigĩrĩre, nĩ athinga mĩanya ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩkĩingĩria rũhuho kana heho thĩiniĩ wa kĩmbaa gĩa cio, nĩguo gũtigĩrĩra itinakorwo igĩkua nĩ ũndũ wa heho.

Mũtaratara ũyũ wa kũheana morigitani ma ũgima wa mwĩrĩ, wakorirwo ũkĩambĩrĩrio nĩ ũrĩa warĩ mũtumia wa mũtongoria wa bũrũri wa kana wa Kenya, nĩwe Mama Magret Kenyatta. Na mũtaratara ũyũ wa Linda Mama, wakoragwo ũkĩambĩrĩrio wĩna itanya rĩa gũtigĩrĩra nĩ wanyihanyihia atumia o ũndũ ũmwe na ciana arĩa makoragwo magĩte mĩoyo yao makĩgĩa ciana, ona kana ciana ici gũkorwo igĩte mĩoyo yao kahinda kanini thutha wa gũkorwo igĩciarwo. Mũtaratara ũyũ wa Linda Mama, ũkoragwo ũkĩra mũtumia atĩ rĩrĩa amenya nĩ nĩ oha nda, nĩ abati gũkorwo agĩthiĩ thibitarĩ ĩrĩa ĩĩ hakuhĩ nake ya mũingĩ, kũrĩa akoragwo agĩthũrimwo nĩguo gũtigĩrĩra ũgima wake wa mwĩrĩ nĩ nĩ wagĩrĩire, o ũndũ ũmwe na wa mwana ũrĩa wĩ thĩiniĩ wa nda yake nginya hĩndĩ ĩrĩa agakinyia kahinda ga kũgĩa mwana. Akinyia kahinda ga kũgĩa mwana, nĩ athiaga thibitarĩ, kũrĩa akoragwo akĩheo motungata ma burĩ, na gũtigĩrĩra atĩ we nĩ akorwo akĩgĩa mwana na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩiniĩ wa moko ma andũ arĩa mathomeire thĩiniĩ wa mathibitarĩ. Na oho, mũtaratara ũyũ, nĩ ũkoragwo ũgĩtigĩrĩra, atĩ mwana o ũndũ ũmwe na nyina, nĩ makorwo makĩheo ũrigitani ũtarĩ marĩhi kwa kahinda ka mĩeri ĩtandatũ thutha wa mũtumia ũyũ kũgĩa mwana. Nĩguo gũtigĩrĩra othe nĩ makorwo makĩgacĩra, na mena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Gĩcigo kĩrĩa kĩũkaine ta rũhĩa rwa Africa gĩkoragwo gĩthondeketwo nĩ mabũrũri matiganĩte ta Somali, Djibouti, Eritriea, o ũndũ ũmwe na icigo nini cia bũrũri wa Ethiopia na bũrũri wa Kenya. Na mũno makĩria icigo ici nĩ irĩa ikoragwo igũmĩirwo nĩ riũa inene, kana kũrĩa mbura ĩtakoragwo ĩkiura ũrĩa kwagĩrĩire. Na ũguo, ndeto ĩyo nĩ ĩcũngagĩrĩria kũndũ gũkũ gũkorwo na ng'aragu kahinda karĩa kaingĩ. Na hena ikundi itiganĩte thĩiniĩ wa bũrũri wa Kenya, ikoragwo igĩteithĩrĩria nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ũrĩmi eeh nĩ wathiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire thĩiniĩ wa gĩtaro gĩkĩ. Gĩkundi kĩa mbere, nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩũkaine ta ACTED Kenya. Gĩkĩ, gĩkoragwo gĩkĩnyitĩrĩra ũrĩmi, nĩguo gũtigĩrĩra aikari a mabũrũri maya, nĩ mahota gũkorwo magĩtabania ũrĩmi wao, nĩguo gũtigĩrĩra nĩ makorwo makĩhota kũhe irio na matinakorwo magĩkua nĩ ng'aragu. Na gĩkoragwo mũno gĩgĩteithĩrĩria andũ arĩa maikaraga rũgongo rwa bũrũri wa Kenya, o ũndũ ũmwe na bũrũri wa Somali. Gĩkundi kĩa World Vision Kenya, ona kĩo nĩ gĩtigagĩrĩra, atĩ nĩ kĩratwarithia na mbere tabrĩra cia gũtigĩrĩra atĩ arĩmi a gĩtarũ gĩkĩ nĩ makorwo magĩtabania ũrĩmi ũrĩa ũkoragwo ũkĩgitia kumana na riũa inene. Ona o nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩ mahota gũkorwo makĩria makĩona irio cia kũrĩa. Gĩkundi kĩa IGAD, ona kĩo onokorwo gĩkoragwo thĩiniĩ wa bũrũri wa Ethiopia, no gĩkoragwo gĩgĩteithĩrĩria arĩmi a gĩtarũ gĩkĩ.

Kwĩna njĩra itiganĩte arĩmi marathiĩ na mbere na kũhũthĩra nĩguo gũtigĩrĩra nĩ mamenyerera ũnoru wa tĩri, o ũndũ ũmwe nĩ makorwo makĩmenyerera tĩri kumana na gũthũkio nĩ mogarũrũku ma rĩera marĩa makoretwo makĩhanĩka kahinda gwa kahinda. Kwa mũhano nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩri ndũnakorwo ũgĩkuo rĩrĩa gwakorwo gũkiura mbura ya munĩko arĩmi nĩ makoretwo makĩhanda mĩtĩ ndere-inĩ cia mĩgũnda, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩri nĩ wakorwo ũkĩnyitwo nĩ mĩri ya mĩtĩ ĩno, na kũrigĩrĩria maaĩ gũkorwo magĩkua tĩri ũyũ. O ũndũ ũmwe mĩtĩ ĩno nĩ ĩrigagĩrĩria rũhuho kana ĩkanyihanyihia hinya wa rũhuho rũria rũngĩkorwo rũgĩkia tĩri na gũkorwo rũgĩkua ũnoru wa mũgũnda rĩrĩa kwĩ na huho nene na rĩrĩa mĩgũnda ĩtari na kĩndũ. Oho, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩri ndũnakorwo ũkĩnina ũnoru wagwo arĩmi nĩ makoretwo makĩhandanĩria indo hamwe. Kwa mũhano nĩ makoretwo makĩhandanĩria mboco o ũndũ ũmwe na mbembe, na gũtigĩrĩra atĩ mboco nĩ irakorwo igĩcokia indo iria mbembe irakorwo ikĩruta thĩ-inĩ wa tĩri. Ũndũ ũmwe gũkorwo arĩmi makĩara mahuti thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao nĩ gũkoragwo gũgĩteithĩrĩria harĩ kwongerera ũnoru wa tĩri o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra maaĩ marĩ me tĩri-inĩ matinakorwo magĩkuo nĩ rĩũa. Na ndeto ĩyo nĩ ĩratigĩrĩra tĩri nĩ wakorwo ũnyitĩte thĩ na ũnoru waguo ndũnakorwo ũgĩkuo.

Kũhanda irio ngũrani thĩiniĩ wa mĩgũnda nĩ gũteithĩtie mũno, kũhũrana na mogwati marĩa makoretwo makĩrehwo nĩ ũgarũrũku wa rĩera thĩiniĩ wa thĩ. Na kwa mũhano, rĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩhanda marigũ handũ hamwe na harĩa ahandĩte okorwo nĩ mũmera wa kahũa, nĩ ũtigagĩrĩra atĩ kahũa gake nĩ gagũkorwo gakĩheo maĩ kumana na marĩa makoragwo makĩigwo nĩ irigũ. Na oho nĩ agakorwo akĩamũkĩra magetha ma marigũ, thĩiniĩ wa mĩeri kenda, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria mũndũ gũkorwo ena kĩndũ gĩa kũrĩa ona rĩrĩa kwĩna riũa inene. Oho, harĩ mũrĩmi wa mbembe, rĩrĩa akorwo akĩhanda mboco, kana akorwo akĩhanda mĩrĩo thĩiniĩ wa mũgũnda ũmwe na ũrĩa ahandĩte thĩiniĩ wa mbembe ciake, nĩ atigagĩrĩra, atĩ mĩrĩo ĩno kana mbembe, kana mboco, nĩ ciakorwo igĩteithĩrĩria harĩ kũnyitia tĩri thĩiniĩ wa thĩ. Oho nĩ ciateithĩrĩria harĩ kũhũrana ria, rĩrĩa rĩkoragwo rĩkĩrĩa ũnoru ũrĩ ũngĩkorwo ũkĩhũthĩka nĩ mbembe. Na mũno makĩria gũtigĩrĩra, nĩ makorwo makĩona magetha mangĩ ma ngwacĩ, o ũndũ ũmwe na mboco, kamũira ya mbembe ikoretwo igĩkũra. Kuona o indo ici nĩ ikoragwo igĩtigĩrĩra atĩ riũa rĩtirakorwo rĩkĩhutia tĩri na kũnyua maĩ marĩa me thĩiniĩ wa tĩri, ũndũ ũrĩa ũngĩtũma mbembe itigakũre na gĩkĩro kĩrĩa kĩega. Na thĩiniĩ wa kũhandanĩria indo ici ciothe, mũrĩmi agakorwo na baida na o ũndũ ũmwe na maumĩrĩra na magetha mega.

Kwĩna ũndũ na njĩra itiganĩte arĩmi mabatiĩ gũkorwo makĩrũmĩrĩra nĩguo gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwĩna wanangĩku ũrĩa ũkoragwo ũkĩrehwo nĩ maũgarũrũku ma rĩera, matinakorwo makĩmahutia na njĩra nene. Wambere arĩmi nĩmabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩrĩa kwaura mbura ya munango, kana mbura ĩna kĩguũ kĩnene, maaĩ maya matinakorwo tu magĩthũkia mĩgũnda yao nagũkua tĩri ũrĩa mũnoru nagũthiĩ, no arĩmi nĩmabatiĩ gũkorwo magĩtigĩrĩra, omũndũ nĩ akorwo akĩenja marima kana irima rĩakũiga maaĩ thĩinĩ wa mũgũnda wake nĩguo gũtigĩrĩra atĩ tĩri ũrĩa wothe wakuo na maaĩ marĩa mothe marahĩtũkĩra mũgũnda gwake matinakorwo magĩthiĩ wona makorwo magĩikara thĩiniĩ wa mũgũnda wake, harĩa angĩkorwo akĩhũthĩra maaĩ maya, harĩ kũhe mĩmera rĩrĩa kwĩna kĩmera kĩa riũa. Oho nĩmabatiĩ gũtigĩrĩra atĩ thĩinĩ wa mĩgũnda yao, nĩmakorwo makĩenja mĩtaro ya kũiga maaĩ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ maaĩ matirauma kuma mwena ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ magĩkuaga tĩri, no nĩmakorwo magĩthiĩ makĩnyitagwo thĩinĩ wa mĩtaro ĩno naguo ndeto ĩno nĩgũtigagĩrĩra atĩ mũgũnda wĩna ũgunyu na maaĩ marĩa magĩrĩire, ũndũ ũmwe na ũnoru wa mũgũnda, ndũnakorwo ũgĩthiĩ. Oho, arĩmi nĩmabatiĩ gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩhanda mĩtĩ ĩrĩa yakorwo ĩkĩrigicĩria mĩgũnda yao, nĩguo gũtigĩrĩra nĩmanyiha nyihia marũrũ ma mbura, ona kana ma riũa rĩrĩa kwĩna imera ici cierĩ.

Mogarũrũku ma rĩera nĩ makoragwo makĩhutia ũrĩmi na njĩra nene mũno makĩria, kuona no manyihie kana kuongerera magetha ma mũrĩmi, o ũndũ ũmwe no mathũkie kana gũtigĩrĩra magetha ma mũrĩmi nĩ maigwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kwa mũhano rĩrĩa riũa rĩakorwo rĩkĩara na njĩra nene, na kũrĩ mũrĩmi ũrĩa ehokete mbura nĩguo gũtigĩrĩra irio ciake nĩ ciakorwo cigĩkũra, nĩ akoragwo akĩgũmĩrwo nĩ hathara kuona nĩ akoragwo akĩaga magetha thutha wa indo ciake gũkorwo ikĩũmĩra thĩinĩ wa mũgũnda ona kana agakorwo akĩamũkĩra magetha manini mũno. Rĩrĩa ningĩ kĩmera kĩa mbura gĩoka, na mbura yaura na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na indo ici ciakũra, ta mbembe ciakũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, mbura ĩngĩaga gũkĩa gwa kahinda karĩa kagĩrĩire na mbembe nĩ ikũrire, mbembe icio nĩ ikoragwo ikĩmerera thĩinĩ wa mũgũnda, ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩtwara mũrĩmi hathara. Angĩkorwo nĩ mũrĩmi wa waru, rĩrĩa mbura yaga gũkĩa na waru nĩ ũkorirwo ũgĩkũra, waru ũcio naguo nĩ ũkoragwo ũgĩbutha kana kũmerera thĩinĩ wa mũgũnda ona kana rĩrĩa wakorwo ũkĩgethwo nĩũndũ wa rĩera ihehu thĩinĩ wa nyũmba kana thĩinĩ wa thitoo, indo icio nĩ ikoragwo ikĩguma, ũndũ ũrĩa ũtũmaga mũrĩmi akorwo agĩthiĩ hathara.

Arĩmi a kĩrĩu nĩ marakorwo makĩnyitithania ũmenyo ũrĩa marakorwo makĩmatha kuma mabuku-inĩ o ũndũ ũmwe na ithomo itiganĩte, o ũndũ ũmwe na mĩtugo ya ũndũire ĩrĩa makoragwo magĩthiĩ nayo na mbere na hau gatene harĩ gũtigĩrĩra nĩ mahota gũkorwo makĩhũrana na mogarũrũku ma rĩera marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere. Kwa mũhano rĩrĩa mũrĩmi akorwo na ũmenyo wa ũrathi wa rĩera o ũndũ ũmwe na kũmenya rĩrĩa mbura kana rĩũa rĩgũkorwo rĩkĩara nĩ akoragwo akĩhũthĩra mĩtugo ya ũndũire nĩguo gũtigĩrĩra nĩ ahota gũkorwo agĩbanga na kũhũrana na rĩera o rĩothe rĩgũkorwo rĩkiũmĩra. Kwa mũhano arĩmi a na hau gatene nĩ mooĩ atĩ gũkorwo makĩenja mĩtaro thĩ-inĩ wa mĩgũnda yao ĩratwarana na ũrĩa mũgũnda ũikaire, nĩ gũteithagĩrĩria harĩ kũnyita maaĩ ma kĩguũ marĩa makoragwo makĩharũrũka thĩ-inĩ wa mũgũnda, na gũtigĩrĩra tĩri wake ndũnakorwo ũgĩkuo nĩ maaĩ. Ũndũ ũrĩa angĩmenya na ũũgĩ wa kĩrĩu nĩ atĩ mbura nĩ ĩraura nĩguo akorwo akĩenja mĩtaro ĩyo. Oho arĩmi a na hau gatene nĩ moĩ atĩ nĩguo kũgitĩra tĩri o ũndũ ũmwe na maaĩ marĩa me tĩri-inĩ harĩ kwambata kana kũgucio nĩ rĩũa, nĩ makoragwo makĩara mahuti thĩ-inĩ wa tĩri wa mĩmera yao nĩguo gũtigĩrĩra mĩmera yao ndĩnakorwo ĩkĩaga maaĩ.

Marĩhi ma mĩgũnda makoragwo matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ kũringana na gĩcigo kĩrĩa ũrĩ gĩa kaũntĩ, o ũndũ ũmwe na harĩa mũgũnda waku ũrĩ, haha mũgũnda kana nĩ ũkuhĩrĩirie taũni kana wĩ gĩcigo gĩa taũni, kana wĩ kũndũ gĩcagi-inĩ. Mũtaratara wa kũrĩha marĩhi maya ũtariĩ ta ũũ: Wa mbere ũbatiĩ gũkorwo ũgĩthiĩ thĩ-inĩ wa wabici ya kaũntĩ ya mĩgũnda nĩguo gũtigĩrĩra nĩ wakorwo ukĩmenya nĩ marĩhi marĩkũ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩrĩha. O ũndũ ũmwe nĩmakoragwo magĩkwĩra mũthenya wa mũico wa kũrĩha marĩhi mau nĩ mũthenya ũrĩkũ. Oho thĩ-inĩ wa wabici ĩno nĩ makoragwo magĩkũhe marũa ma gũkorwo magĩkwenda ũkorwo ũkĩrĩha marĩhi mau, na haha ũthiaga ĩmwe kwa ĩmwe thĩ-inĩ wa wabici ya marĩhi thĩ-inĩ wa kaũntĩ, na thĩ-inĩ wa kaũntĩ imwe itiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ mũndũ akoragwo akĩrĩha marĩhi maya kũhetũkĩra mũtambo wa Mpesa kana ũkerũo ũthiĩ bengi. Warĩkia kũrĩha marĩhi maku nĩũkoragwo ũgĩtia rithiti nĩguo gũtigĩrĩra wĩna marua ma kũonania atĩ nĩũrĩhĩte marĩhi maku ma mũgũnda. Kuma hau, nĩ ũbatiĩ gũthiĩ thĩ-inĩ wa wobici o ici cia kaũntĩ cia mĩgũnda ũkorwo ũgĩtia marũa ma kũonania we ndũrĩ na thirĩ o wothe wĩgiĩ mũgũnda waku nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ mbeca kana thirĩ ũngĩkorwo ũgĩtio thutha-inĩ ũcio.

Ũtungata wa kambuni ya Safaricom wa gũteithia andũ na mũno makĩria thĩinĩ wa rũhonge rwa mathomo thĩinĩ wa gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũteithĩtie mũno harĩ gũteithũra akenya, mũno makĩria arutwo arĩa maumĩte kũrĩa gũtehotete na njĩra nene. Kwa mũhano kambuni ya Safaricom nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia ĩgĩteithia harĩ ũtambia wa intaneti ya kĩrathi kĩa igũrũ, harĩ mathukuru marĩa mamwe me thĩinĩ wa icagi-inĩ, na kũrĩa kambuni iria ingĩ itakoragwo ikinyĩte, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte ciana cia mathukuru maya, makorwo makĩamũkĩra gĩthomo kĩa ndinjito ota ciana iria ingĩ ciĩ thĩinĩ wa mataũni, na kũhũthĩria aciari o ũndũ ũmwe na arutani wĩra. Oho kambuni ya Safaricom nĩ ĩkoretwo ĩkĩhe ciana o ũndũ ũmwe na mathukuru mĩtambo ya tablets o ũndũ ũmwe na thimũ cia smartphone, ũndũ ũrĩa ũrateithĩrĩria ciana icio harĩ gũkorwo ikĩamũkĩra mathomo kũhĩtũkĩra njĩra cia digital, na oho gũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo makĩhinga mwanya ũrĩa ũrarĩho gatagatĩ ga ciana cia icagi-inĩ, o ũndũ ũmwe na ciana cia mataũni-inĩ, kũrĩa ciana cia mataũni-inĩ irakoragwo na wagĩrĩru mũno makĩria, kuona nĩ marakoragwo makĩona motungata maya mũgarũ na ciana cia icagi-inĩ.

Kauntĩ ya Kisumu ndĩkoretwo ĩtigĩtwo na thutha thĩiniĩ wa kũhutio nĩ ũgarũrũku wa rĩera, kũrĩa ona kuo arĩmi marathiĩ na mbere na gũtangĩka, na nĩ ũndũ wa rĩera gũcenjia mahinda kwa mahinda. Kwa mũhano, rĩrĩa mbura yaura kahinda kanini, yacoka yakorwo ĩgĩtiga, mĩmera ĩrĩa arĩmi a Kisumu makoragwo mahandĩte nĩ ĩkoragwo ĩkĩũma, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria arĩmi aya gũthiĩ hathara o ũndũ ũmwe kwaga magetha. Na ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩhinyĩrĩria ũrĩmi wa mbembe na mboco o ũndũ ũmwe na mwere, indo iria ikoragwo ikĩrĩmwo mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Oho, matũra marĩa makoragwo marigicĩirie iria rĩa Victoria nĩ makoragwo makĩgũmĩrwo nĩ mĩaraho rĩrĩa gwakorwo gũkiura mbura nene, ũndũ ũrĩa ũthũkangagia mĩmera o ũndũ ũmwe na tĩri wa mũgũnda, mũno makĩria rĩrĩa kũaraha tĩri ũrĩa ũkoragwo na ũnoru wa igũrũ nĩ ũkoragwo ũgĩkuo nĩ mbura, na gũcũngĩrĩria magetha gũkorwo makĩnyiha thĩiniĩ wa gĩcigo gĩkĩ. Oho, rĩrĩa gũakorwo gũkĩaraha na njĩra nene, nĩ gũkoragwo gũkĩgĩa na maaĩ maingĩ thĩiniĩ wa matũra maya marigicĩirie iria rĩrĩ. Na mĩmera ĩrĩa ĩkoragwo ĩ thĩiniĩ wa mĩgũnda na ndĩkoragwo ĩkĩenda maaĩ maingĩ ĩgakorwo ĩgĩthũka. Ũndũ ũrĩa utũmaga aikari a mwena ũyũ mathiĩ hathara o ũndũ ũmwe na gũtigwo na ng'aragu.

Arĩmi nĩ makoragwo magĩtukania ũgĩ wa kĩmerera kana wa ũndũire, nĩguo kũmenya nĩ gũkuura o ũndũ ũmwe na ũgĩ wa kĩĩrĩu mũno makĩria kũrĩ arathi a rĩera a thirikari, o ũndũ ũmwe na app itiganĩte nĩguo kũmenya mbura ĩhakuhĩ kuura nĩguo mũrĩmi akorwo akĩambia kũhanda. Kwa mũhano, arĩmi a tene nĩ makoragwo makĩrora maũndũ marĩa matũrigicĩirie nĩguo kũmenya mbura ĩhakuhĩ kuura, kwa mũhano rũhuho rũngĩakorirwo rũkiongerera ihenya kana rũkorwo rũgĩcenjia mwena ũrĩa rumaga, mũrĩmi nĩ amenya atĩ kwĩ hakuhĩ kuura. Oho rĩrĩa nguya ciambia kuuma marima, na kũũmbũka mũno makĩria matha-inĩ ma hwainĩ, mũrĩmi nĩ akoragwo akĩmenya atĩ mbura ĩhakuhĩ kuura, na oho rĩrĩa mũrĩmi angĩonire atĩ mĩtĩ ĩmwe ta mũratina ni yambia gũkorwo ĩkĩruta mahũa kana kĩro, nĩ amenyaga kĩu nĩ kĩonereria atĩ mbura ĩ hakuhĩ kuura na akambĩrĩria kũhanda. Ndukũ ici arĩmi makoragwo makĩhoka rũhonge rwa ũrathi wa rĩera rwa bũrũri, o ũndũ ũmwe na app iria ciĩkuo itiganĩte, irĩa ikoragwo ikĩratha rĩrĩa mbura ĩkambĩrĩria, kana rĩrĩa mbura ĩgũkorwo ĩkiura, na hau mũrĩmi agakorwo akĩmenya rĩrĩa agũkorwo akĩambĩrĩria kũhanda, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mbura nĩ yakorwo ĩkĩmũteithia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Kenya no ĩrathiĩ na mbere na gwĩkĩra mĩtaratara o ũndũ ũmwe na gũkinyũkia makinya, ma gũtigĩrĩra atĩ Akenya, nĩ makorwo na ũgaacĩru wa irio nĩguo gũtigĩrĩra ng'aragu itinakorwo ikĩmagũmĩra na njĩra njũru. Kana gũtirĩ mũndũ wakorwo agĩte muoyo kumana na ng'aragu gũkũ bũrũri-inĩ. Thirikari nĩ nĩ ĩroya makinya matiganĩte, ta gwĩtĩkĩria mĩmera ya irio, ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcenjio ũrĩa ĩhana, kana GMO, harĩ mĩmera ĩtiganĩte, nĩguo gũtigĩrĩra, atĩ arĩmi nĩ makorwo makĩona mbegũ cia mĩmera, ĩrĩa ĩkũhota gũkorwo ĩgĩtiria riũa rĩa kahinda karaihu. Na ndeto ĩno nĩ ĩgũcũngĩrĩria arĩmi gũkoragwo na magetha marĩa magĩrĩire na maiganu ona rĩrĩa kwĩna riũa. Oho, thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ kwĩna mũthemba wa mbembe, ũrĩa ũrakorwo ũgĩkora na kahinda kanini, na oho gũtigĩrĩra atĩ ona mbura yanyiha, mbembe ici nĩ ciakorwo igĩkũra, na arĩmi gũkorwo mena magetha ma gũtigĩrĩra, atĩ nĩ mena kĩndũ gĩa kũrĩa mwaka mũgima, nĩguo gũtigĩrĩra ng'aragu nĩ yakorwo ĩkĩhũranwo nayo.

Kwĩna kambuni itiganĩte ikoretwo igĩkĩrĩra akenya mĩtambo ya cora gũkũ bũrũri-inĩ, na makoretwo makĩruta wĩra ũyũ kũringana na itanya rĩa mwendi wa cora, ona kana ũndũ ũrĩa arenda gũkorwo agĩka naguo. Kwa mũhiano, kwĩ na kambuni ta ya mkopa solar, ĩno ĩkoretwo ĩgĩkĩrĩra akenya a gĩkĩro gĩa thĩ mĩtambo ĩno ya cora, oũndũ ũmwe na bamĩrĩ iria ciĩ thĩinĩ wa icagi-inĩ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ nĩmakorwo makĩona ũtheri wa kũona naguo thĩiniĩ wa nyũmba, oũndũ ũmwe na wagwĩkĩra thimũ cuiao mwaki. Oho, kwĩ na kambuni ta ya Sun culture. Ĩno nayo ĩkoragwo ĩgĩkĩrĩra akenya mĩtambo ya cora ya gũtigĩrĩra nĩmakorwo makĩhũra maaĩ ma gũkorwo magĩitĩrĩria mĩmera, nĩguo gũtigĩrĩra akenya nĩmarakorwo makĩrĩma na njĩra ya raithi matekũhũthĩra hinya mũingĩ ta wa thitima. Cora cia Sun culture ikoragwo ikĩhũra maaĩ kũhĩtũkĩra hinya wa riũa. O ũndũ ũmwe, kwĩ na kambuni ta ya Davies and sharif, ĩno nayo, ĩkoragwo ĩgĩkĩrĩra akenya a gĩkĩro kĩa igũrũ mĩtambo ya cora, mũno makĩria ya kũhiũhia maaĩ ma kwĩyoga, o ũndũ ũmwe na kũhũra maaĩ kuma thĩiniĩ wa ndobori irĩa makoragwo makĩenja ndiku mataũni-inĩ na nja wa mataũni gũkũ bũrũri-inĩ.

Kwĩna ihonia itiganĩte ikoretwo igĩthugundwo thĩiniĩ wa mbara ya kũhũrana na ũthũkangia oũndũ ũmwe na wanangi wa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ oũndũ ũmwe na thĩinĩ wa thĩ. Kwa mũhiano, nĩgũkoretwo na gũthugundwo kwa ndege iria ikoragwo igĩtwarwo itarĩ na mũndũ, icio ciũĩkaine ta mũthemba wa drone iria irakorwo ikĩhũthĩka kũrora nĩa marakorwo magĩtabania ũtemangi wa mĩtĩ thĩinĩ wa mĩtitũ, nĩguo gũtigĩrĩra atĩ honge iria ikoragwo ikĩgitĩra mĩtitũ oũndũ ũmwe na thirikari nĩmakorwo makĩhiũka kũrĩa ũndũ ũyũ ũrahanĩka na makorwo makĩrũgtamia wanangi ũcio. Oho, ndege icic mũthemba wa drones nĩirahũthĩka harĩ kũnyagia, ũndũ ũmwe na gũita mbegũ thĩinĩ wa mĩtitũ na gũtigĩrĩra mĩtĩ nĩ ĩrathiĩ na mbere na kũhandwo, oũndũ ũmwe na kũmera icigo-inĩ iria andũ mangĩremwo nĩgũkinyĩra magĩthiĩ magũrũ. Oho, thirikari nĩ ĩtigĩrĩire atĩ kwĩna apps irathondekwo, iria akenya oũndũ ũmwe na andũ mangĩkorwo makĩhũra riboti kũrĩ honge cia thirikari angĩkorwo nĩmona mũndũ ũrageria gũkorwo agĩtema mĩtĩ thĩiniĩ wa mũtitũ mũgarũ na watho. Oho thirikari nyingĩ nĩikoretwo igĩtwarithia nambere kamĩini ya ũrugi kũhũthĩra njĩra ingĩ tiga mĩtĩ, ta njĩra ya kũhũthĩra gas ũndũ ũrĩa ũrakorwo ũkĩnyiha nyihia gũtemangwo kwa mĩtĩ thĩiniĩ wa mĩtitũ.

Mbeũ njĩthĩ ĩna itemi inene mũno, tuoka nĩ kũmenyerera o ũndũ ũmwe na kũgacĩrithia marĩa matũrigicĩirie, kuona nĩo marakorwo makĩmabatara nĩ ũndũ wa rũcio rwao, o ũndũ ũmwe na gũtigĩrĩra atĩ rũcio rwao nĩ rwagacĩra mũno makĩria, wa mbere, mbeũ njĩthĩ no ĩkorwo ĩkĩnyitana thĩinĩ wa ikundi, na makorwo makĩambĩrĩria wĩra wa kũhanda mĩũngũrwa ya mĩtĩ, thutha-inĩ ũcio, no makorwo makĩenderia thirikari cia kauntĩ, ona kana thirikari nene mĩtĩ ĩno, onakana minisry ya marĩa matũrigicĩirie, na mĩtĩ ĩyo gũkorwo ĩkĩhandwo thĩinĩ wa mĩtitũ ya gũkũ bũrũri-inĩ o ũndũ ũmwe na thĩinĩ wa mĩgũnda ya andũ kĩũmbe, ũndũ ũrĩa ũngĩteithĩrĩria handũ hanene mũno harĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie, oho mbeũ njĩthĩ no ĩkorwo ĩgĩthomithio atĩ mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩhanda mĩtĩ thĩinĩ wa mĩgũnda yake, mũno makĩria mĩtĩ ĩrĩa ĩkorwo ĩkĩhũthĩka thĩinĩ wa mĩciĩ, kana thĩinĩ wa ũrĩmi, na kĩmoninimoni kĩrĩa gĩtagwo Angle forestry nĩguo kũ nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ona thengia wa gũkorwo makĩrĩma, nĩ marakorwo makĩ makĩcangĩra harĩ kũmenyerera marĩa matũrigicĩrie, kuona mĩtĩ ĩno ndíĩoragwo ĩgĩtemwo kaingĩ gwa kaingĩ, oho mbeũ njĩthĩ nĩyagĩrĩire gũkorwo ĩgĩthomithio rĩrĩa watema mũtĩ ũmwe, nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩhandoa mĩtĩ ĩtatũ, nĩguo gũtigĩrĩra mweke ũyũ ũcio wakorwo ũkĩeheria, nĩ wakorwo ũkĩũthinga, na gũtigĩrĩra gũtirĩ hĩndĩ marĩa matũrigicĩirie, mathiĩ nambere na gũthũka.

Mogarũrũku ma rĩera, nĩ macenjetie na njĩra nene imera ta ũrĩa twaciũĩ hau gatene. Nĩ amu rĩu arĩmi matihotaga kũmenya harĩa wega magũkorwo makĩhandĩra kana harĩa magakorwo makĩgethera. Mũno makĩria arĩmi arĩa makoragwo makĩhoka mbura thĩiniĩ wa ũrĩmi wao. Kwa mũhano, nĩ ũndũ wa ũcenjia wa rĩera, mbura ndukũ ici nĩ yũkaga ĩcereirwo, na yoka ĩkaura gwa kahinda gakuhĩ, kana ĩkaura nene ĩgathũkangia indo. Kwa mũhano, rĩrĩa mbura yaura gwa kahinda gakuhĩ, nĩ gũkoragwo mĩmera ĩkĩũmĩra mũgũnda nĩ ũndũ wa kwaga mbura, na kũguo gũgakorwo gũkĩaga kĩmera. Kũguo kĩmera kĩu gũgakorwo gũtirĩ hĩndĩ gwakorwo gũkĩgethwo. Rĩngĩ, mbura nĩ ĩkoragwo ĩgĩkiura na ĩkaura na njĩra nene, ningĩ ĩgakorwo ĩgĩthũkia maciaro marĩa mauma thĩiniĩ wa mũgũnda, na mũno makĩria rĩrĩa mbura yarega gũkorwo ĩgĩthira kahinda-inĩ ga kũgetha. Indo icio nĩ ciagaga gũkorwo ikĩgethwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, kana ciagethwo igakorwo igĩthũka. Nĩ amu itinakorwo na kahinda kega ga gũkorwo ikĩniara okorwo nĩ mbembe, na okorwo nĩ kĩndũ ta waru nĩ ũbuthagĩra mũgũnda kana ũkamera nĩ ũndũ wa maĩ maingĩ. Oho, nĩ ũndũ wa arĩmi gũkorwo magĩetha njĩra njerũ cia gũkorwo makĩhũrana na mogarũrũku ma rĩera, nĩ makoragwo makĩhanda irio ciao kũhĩtũkĩra maĩ, ũndũ ũrĩa ũtũmaga andũ arĩmi makorwo makĩgetha maita matiganĩte thĩiniĩ wa mĩaka, nĩ ũndũ wa gũkorwo magĩitĩrĩria irio ciao maĩ.